Komonut mising en Kenya tumdo nebo Madaraka Day ne keboiboichin en tarigit agenge arawetab Lo kile kenyit. Amun betut ne kiginyoru independence ak nebo komonut mising ko betut nebo Mashujaa. Mashujaa inoto keboiboiechin kila tarik tibtem en arawetab taman amun betut nekibwote biik che kiibet sobenywan en betunoto koborchinge konyor biik independence. Nebo somok ko nebo Jamhuri Day nekiboiboenchin kila kenyit en tarik taman ak oeng arawetab taman ak oeng en kila kenyit. Boiboenchin biikab Kenya amun betut nekiyor Jamhuri icheget.

Matundiandani kecheng'e keswek en ole aldaen biik che kole keswek. Ye ityo kegol en gaa amun bo komonut mising machungwandani amun inyoe mianwogik che chang en borto ngiam.

Olenjini chito bo kelchin mising ingekol ngwondoni kiguren passion amun ngealda kenyoru rabishek che chang. Ak alenchini inendet kocheng keswek ak kokol amun agot moibe mbaret neo mising. Ago ngialde inyoru rabinik che chang kabisa.

Logayandani en kokwenyun kochame biik mising koame amun chome biik koame ak alak koibe koba soket ibkoldoi si konyorchige icheget rabinik.

Koroi kobo komonut amun logoiyat ne mine biik en koratinwekwak ago ngeam kobo komonut ak keibe kora koba soget ibe alde ak kochame biik mising ko amee amun anyiny.

Logoiyandani ko bo kamanut missing amu ngeam kotoreti borto, ako muchi kokol chito eng imbarennyi amu maibei boroindo ne ooh amu angot ketit agenge kosichei logoek che chang missing.

Kelipanen simoit rabinik koba serkalit ii, kotoreti biik mising amun imuche biik kolipanen leshenishek anan ko tugul alak. Ko moche serkalit kotes kou network en lainishekwag asikoik rahisi keyai kasit noto en chokinet.

Aboishe simoit nebo mpesa ako aliponi tukuk che chang kou ko kowe soko anan ko kowe duket ibaal tukuk ako kararan missing amu iiboti rabiinik eng simet ako marahisi iiboti rabiinik amu rabiinik che cash ko rahisi kobetos.

Eng kokwenyu ko kazitab simet ko kikotoret bik missing amu ngoba bik sokoni anan koba duket koboishe mpesa kolipone tuguk che keal icheket amu nekit kotinye chi tugul mpesa eng kokwenyo.

Sugulit nebo RVIST ko sugulit nebo kamanut missing amun kipsomaniat nesomoni en yoton ko chito nebo kamanut amu inendet koiku electrical engineer ako.

Kipsomaniatab Rift Valley Institue of Science and Technology, ko chito nebo komonut missing amun kigure engineer electrical engineer amun kechob taishechoto kota security en kokwotisiek.

Taonitab Luanda en olinbo Lemik ko taonit nemiten karibu barabara kiy age tugul en centre inoton ago bune karishek chechang mising yoton bo taonit noto.

Professor Wangari Maathai kogi chepyoso nebo komonut missing, amun inendet nekirib timwosiek en Kenya simakingem. Amun kiingen maana nebo timwosiek kole ingeng'em timdo kobete ropta ak koik desert emet.

Agonyiti biik che eechen en kokwet amun icheget kobo komonut amunt icheget kochot che konech ng'alek che bunu serkalit ago icheget che ribe kokwet sait age tugul.

Kigobit kelchinoik chechang mising ngamun biik chechang koyoi kasini torto trolisiek koiben mosigosiek amun kii sigiroik kogimogotinye biik chechang ago kigiiben kityo mosigosiek en olinbo resob lakini kimogomiten olibo taonit.

Kingemete mot ketokeboisen sigiroikko kibit kelchenoik chechang amun kinyor boisiosiek biik chechang amun imuche kotorta biik chechang trolinik chotoen taon koiben mosigosiekak kelipanji icheget rabinik. Ago ki sigiroik ko kimokotinye biik chechang amun kimiten resob kityo.

Ngonyo chito ne leel kapkazi ko kit netai otoche inendet ak amwochige kainenyun ak ateben ak inee kainenyin ak atach allenchi taachat mising ketou boisionoto twan.

Ngetuiye ak chorwa en siro, ko kit netai abaibaitu mising ye kaager inendet ak agat inendet ak ateben inendet oletestotoi taa en sobet kong'eten kingetuiye en let.

Bikab kokwet anan ko chebo oret ko mising komuche konai ge icheget mising ak konai kot age tugul ak konai biikab kooton ii akonai ateptab chitugul en kokwonoto.

Boiboienchin biik mising siget en kokwet amun ngesich lakwa en kokwet ko boiboenchin icheget amun kure gee chepyosok ak kobaa kagat kwonyoto kosich lakwet koipchin konunoik kogati inendet.

Miten boiboiyet neo mising kokwet ye miten kotunisiet amun kurege biik che chang chebo kokwet ak kogur choronok ak kogur tilyanutik che loen asikobwa tugul kibagenge ak kechop amitwogik ak ko boiboitu tugul ak kigochi konunoik biik che ituni gee.

Moboiboinchin bikab kokwet igortab konoret amun igortoab konoret kokaibet chito chinywan ne chame. Kobendi biik kotoreti chichoto ak kogaigai icheget amun en saishek choto kobo rirek mising.